Pacha e wi wach mar Adani e Kenya ka en ni, en kambi mosebedo katiyo gi weche mag keyo teko, e weche mag gero nderni, kata ute gi stima gi ute gi nderni en ni osebedo kambi mangi mibadhi to piny owacho mar Kenyawani osetemo kowacho ni okedo gi weche mag mibadhi matimore e kambino mar Adani, to king'iyo ka kuom adieri en ni jotendwagi onge adieri. Gin giwegi gin e jo mibadhi ma kochopo sama ni koro gidwakedo gi jomibadhi to tich bedonigi matek, koro wechego giywoyo aywoya mondo kik gimbe obadhoni lwar kuomgi nikech ging'e ni kagidhi e gi teko mang'eny to gimbe idhi makgi nikech ginbe gin e jokanyo mag mibadhi nogogo. Koro anto aparo ni piny owacho mar Kenya nokotiyo maber kata nokokedo gi wach mibadhi mar Adani e yo makare.

Kaponi an kod paro ni omerwa matin ketho omendane kata okotigo omenda moyudo e yo makare, to abiro kwaye thuolo mar wuoyo kode to koyiena to wabiro bedo piny to atem none kaka osebedo kotiyo gi omendane moyudo to kapok achako gi mano to abiro temo lerone weche moko mag dongruok maparo ni nyalo konye, aeto bang'eno mano biro ywaye machiegni ma olera kaka osebedo ka otiyo gi omenda aeto bang'eno abiro temo puonjora kode mondo otim gikmoko manyalo medo nengo e ngimane kata manyalo miyo oyud kaka okungo omenda moko manyalo konye seche ma weche tek kode mokosik ka oholo gope kuom ji kata kokwayo pesa kuom ji miyo seche moko jogopegi kokoyudo pesagi e wi sa ma owinjore tonyalo biro peye makaw mwandune manosetiyo matek ma ong'iewo.

Dwaro manyien mogol kod migao mar ngima madwaro ni jogo mamulo chiemo e magawa duto nyak kaw otiko manyien mar mulo chiemo bang' dweche ariyo ka dweche ariyo. Paro ni en paro maber. Kendo onyalo konyo e weche mag rito ler kod rito ngima mar jogo matiyo e kuonde magawa kata kuonde mag mulo chiemo. Nikech kapo ni ngima mar ng'ani matiyo ka ni ok ber to nyiso ni kata kok orito ler to nyiso ni chiemo ma olosni chiemo ma omulo ni dhi bedo gi kute maricho makelo tuoche. To kata kamano, obiro hinyo jopiny nikech gimomiyo obiro hinyo jopiny en ni mondo mi iyud barua no kitiyo gi omenda mathoth. To seche moko chudo miyudo tin ok nyalromo weche ma dwarore kanyo ma omenda chak dong' mikony go familia ni gi dwachi. Koro mano e kaka ohinyo jopiny.

Bad migawo mar somo kor lwasi osekonyo piny Kenya eng'iyo kaka lokruok mantiere e kor lwasi osekelo oula ma ratipo. Nikech ndalo ka ndalo iyudo ka gisomo kor lwasi jolony gi somo kor lwasi aeto ging'eyo ni koth ochwe e ongang' maromo nade? To kata ka de bed ni chieng' rieny, orieny maromo nade? Bang'e no koseyudore ni koth osebedo mang'eny, to biro fwechore kata ji biro ng'eyo ni koth mang'eny manochwe ni emomiyo oula obedoe. To e kinde mang'eny ka oula nitiere to iyudo ka oula ting'o kothe moko kata ting'o roteke mag mantiere low dhadho mag low. Koro miyo gikone ka katanitiere kothe moko ma pod nyalo dong' e low to ok dhi timo maber nikech mbolea mane low cha gi oula cha oseting'o modhi go koro miyo kothe gi ok nyal nyak maber. Miyo keyo bedo marach.

Kar chwalo ywak maok chul mayande oket ayanga kod jatend obila mondo jopiny ochwalye yuak margi konyo kuom rocho arita kwe ne jopiny, nikech sama japiny otero ywakne moro, iyudo ka okang' moro malong'o magikawo onge aeto giero kawo asoya sama gisekawo asoyani, ng'iso ni ratiro mar ng'at manochwalo ywakne cha okbiyudore to ka ratiro okoyudore, nyiso ni ywaruak mang'eny biro bedo kendo ji biro medo dhawo nikech sigu cha manobedocha okbirumo nikech ratiro okoyudore, to kaponi kes moro owuok mariwo obila to kesni okbiyal e yo makare nikech en ochalo kaka bad obila manyiso ni obila oknyal kumo obila wadgi nikech gin gimoro achiel, koro mano medo rocho arita kwe ne jopiny.

Pacha kaluwore kod doho mar Kenya rito yo mar mbui mamiyo jopiny nyalo rango godo kaka buche magisechwalo e doho dhi en wach maber, kendo omiyo gikmoko duto matimore bedo ayanga kendo wach moro mabiro wuoke bang'e ni ma notimore kata ma nokotimore biro bedo maonge nikech ji duto biro bedo gi ng'eyo e gima otimore. Aeto bende brokonyo e yalo bura makare kata e ng'ado bura makare nikech sama ochwal wach moro to jood bura biro ng'eyo ni jopiny ngima nenogi, koro omiyo gibirotemo ni kik gigol wach moro manyalo kelo sigu e kindgi gi jopiny ma bang'e biro miyo okgone gi ombulu kata biro kelo sigu e kindgi gi jopiny.

Amoso kanyakla ma jopur, ni oimore. Oimore ahinya jalony. An bende amor gi thuolo ma ayudo kawuononi, mondo omi abi walose kodu e weche mag bero yore wa mag pur. To kawuononi daher mondo omi wawuoye e wach mar pimo ngích ma nitie ei lwasi. Nikech kaka jopur, ber ka wangéyo ni nitiere kothe moko ma oknyal timo maber ka ngích mangény nitiere e kor lwasi. To nitiere kothe moko ma be timo maber mana ka po ni ngích no nitiere. Koro kaka japur, ka po ni isebedo gi ngéyoni, to biro konyi e ngéyo kodhi moro monego bed ni itiyogo e sa mane, to mae biro miyo iyud keyo maber giko mar ndalo. Omiyo koro ber ka wabedo gi gigo mag pimo ngích manie kor lwasi.

Kaponi an jalony mar jota watalii tero kanyakla moro mar watalii e kar watalii mar Fort Jesus to abrokuongo chako gi nyisogi nyinga. Kasenyisogi nyinga tabiro nyisogi kama Fort Jesus no nitiere. Bang'eno, abronyisogi nonro moro magionyalo dwaro ng'eyo e wi Fort Jesus koro abiro chako; An gi nyinga to iluonga ni Elizabeth Akoth to daher mondom omi anyisue nonro matin e wi kama wadhie. Fort Jesus yudore e Mombasa mantiere piny mar Kenya, Fort Jesus ni nogere e higa mar aluf achiel mia abich prochiko gadek kod kind aluf achiel mia abich prochiko gauchiel to iye ka kaendi nitiyo gi jo portugese mane en jolweny mane tiyo kode e ndalo machon to gik midhiyud ka gin gik mopogore opogore mane gitiyogodo e ndalogo, koro wachak uru wuoth mondo une.

Wuonwa, ber kibedo ja kanyo mar e kanyakla mar Ecitizen. Nikech e iye ka, ibiro yudo gik ma opogore opogore mag piny owacho. Kaka chwalo nondro gi mag osuru ma iluongo ni KRA, seche moko inyalo dwaro kata chulo omenda moko mag lowo madwarore. Aeto en gima yot. Aeto bende ok obingádo pesa ni mangény. Aeto ka po ni in gi chandruok moro kata ni omenda ni moro dhi kagima gwenyore, to nisechudo tichak inyisi ni ichudi, to yot mondo omi, chandruok ma kama, many mayudi. Malosni. Aeto bangéno ka ine kanyakla mar Ecitizen to ikonyo serikal bende yudo omenda mar konyo gero gik moko ma opogore opogore e pinywa mar Kenya.